Thogora wa irio wagĩrĩirwo gũkorwo wĩthĩ, nĩguo mũndũ wothe agakorwo akĩhota kwĩgũrĩra irio cia kũrĩa o mũthenya, norĩu thogora wa irio ũkoretwo wĩ igũrũ nginya andũ nĩ kũrarĩra marararĩra, kwoguo hakwa thogora wa irio wagĩrĩirwo gũkorwo wĩthĩ, mũndũ wothe akahota kwĩgũrĩra irio cia kũrĩa,